Mae en manure. Japith dhi e kund dhok ,dhogege mopidho. Iyudo ni ogolo owuoyo pile ka pile . Koro luwore gi seche ma odwa golo e owuoyono. Inya yudo ni, ogolo gokinyi, seche moko ogolo godhiambo. Kogolo seche ma oherono , to odhi toologi kumoro, pile pile otimo kamano, odhi to oologi kumoro, to gibedo mang'eny. Ka gisebedo mang'eny, to koth koth to chieng' gogi iyudo ni koro gitwo. Ka gisetwo ma gitop japur, japithno nyalo kawogi to dhi ologi e puodho e ikruok e pitho ma biro.

Aneno leuni mopogore opogore, mek mon to gi mek chuo. Aneno wuochni be mopogore opogore mek mon kod mek chuo. To be ntie jonyiepo kanyo mabiro nyiepo, jauso mauso gigi yudo omenda. To kendo leuni mopogore opogoregi gi wuoch mopogore opogore .Iyudoni wuoche ntie moko moyaore, to ntie moko molorre.

Ma en tij luoko. To kaka wang'eyo leuni molil emiluokoga. Koro jalno mada luoko kao leuni molilgo toketo thenge, Koseketogi thenge odhi totuomo pii e besen to ong'ioni pigni oromo luoko. Okao sabun obedogo kanyo, onyalodhi nyieo omo bende otiogo. Okao omo oonje pigno mondo ogol buoyo. Kosegolo buoyo tokao leuni go tosoyo e pigno manigi omono, manigi buoyo nogono. Luore ni ochako gi mane lakini ichakoga gi leuni mamalo. Koro kosechako kod mago botieko luoko lepego te okete pii maler tolao kasto omoe tol totuo ma koro ng'ato nyalo ruako badhigo kumoro.

Ma kwano mipuonjo ainya e skul mar sekondar ne jopuonjre go. Iyudoniya jalno mapenjo penjo dwarong'eyo ni nyithindo adi manotimo penj to negitimo penj molure nade koro idwareni itime kending'eni nyithindo adi manotimo penj. Sechemoko be penjo dwaro mondinyise ni ma adi manoknotimo. Itiyo gi yorno mondo ing'eni adi notimo to adi manokotimo mondiyud kwanno mondi iduok penjo kaka nopenji gi penjo nogono.

Ma jalup ker ma Kenya manong'udhe telo gi doho miluongoni Rigadhi Gachagua. Nodhi bodonjo, oriure gi jogo mapingo sirkal ma kade sirkal otimo gimarach to gichung' kendo gikwedo to gikwero sirkal ka gisiemo wang'e ni gima gitimono ok long'o. Miyo sirkal loko pachgi gi piyopiyo toloso wachno kapokodhi e keng' moro marach ainya manyalo kethonegi nying.

Ma kambi motelo e Afrika mangima e gedo. Kambini nigi jotich manigi lony mamalo ainya e gedo. Gigero gik mopogore opogore kaka yoo, giloso yore maber ainya kendo mabudho. Giloso nyaka ute. Gigero nyaka osuptende, gigero gikmoko ma opogore opogore ma komigi tij gedo nogono to iyudo niya onge yuak kata ang'eyo mawuoke. Gitimo tijgi e yoo maber kendo malong'o ainya.

Ma en pany gi ludh pany. Panyni itiyo kode kuom hodo gik mopogore opogore. Inyatii kode eodo njugu kaponi njuguno idwalosgo chiemo moro. Kendo inyatii kode eodo omuogo ka omuogono idwatigo to kendo inyatii kode e odo yath nyaluo makaka machiedho ich. Ka ng'ato iye kaye inyalodhi timanyo yadhno piyopiyo tibiro tiodone e pany kanyo koseodne timiye tomadho kosemadho tokonye e midhiero mar ich kach nogono.

Ma en boma. Teboma gik mang'eny timore. Iyudoni jokmoko oyao ohala gi kanyo. Giusone jii mondo giyud omenda. Ntie nyaka jokmawuotho bende kauso ne jii, giusone jii e mtokni mondo giyud omenda. Ntie be mana jomawuotho kowuok kuonde mopogore opogore mokodhie tich, moko owuook e tich doke utegi. To ntie nyaka geche mang'eny e boma mating'o jii, ntie maloro jii, makao jii madhi kuonde mopogore opgore tobe mabiro.

Ma en masin mar biyo kata rego niang'.Ka jopur osegolo, gisepidho niang'gi e puothgi ba niang' gidoyo bodongo botegno e puodho gidhi to ging'ade kagiseng'ade to gitere e mashinno. Mashinno biyo niang'go kagolo piggicha ma piggigo e niang' to potego dong' oko ma koro niang'no sube ma owuok kuome inyalotigo e yore mopogore opogore.